uh, ore duo naaji ilchoreta laa lasima paatumore ashu likiata naa nikiatakino naa kayooki naaji kwa mfano ataasa inchugulini ainei tedekenya ore naaji dama aatinyikayie esiai natumoki naaji aing'oru ninche nakata anotore naa tenana naa nikiatakino.

ekaidim aitukuja siniche lelo oogira tentumo meyau sininche induat enye miroro sininche ayau naa induat enye tinatumo, naitukuj ninche miroro siniche ayau naa induat enye.

Kaidim ake aipang'a tenaduo wueji netii olarrabal ashu aidim ake atooshoki naa ilopisaani lorpolisi peeponu enaduo wueji naa netii olarrabal ore tina oitoi tenaipang tine wueji netii olarrabal naa kaidim aiboi enkinyiala eitu awosh oladuo tung'ani ashu etu aarare.

ee ore ake piaku kayiolo naa enkarna naa kaidim ake aikilikuanu enkoitoi naidim atoriko mpaka ina sukuul ashu enchoto natii ina sukuul ore paayiolou enchoto natii naidim taata ahomo inaalo omatabai enaduo sukuul naloito.

ore dupoto oonkatini tenkishui ai naa isapuk ore eimu inkaatini naa kaidim atayiolo inkumok naipirrta orkuak lang lormaasay eimu enaduo atini nainosari naa ore sii eimu inkaatini naa kaidim atayiolo nana apa nataasate toonkolong'i naatulusoitie naa ore amu etaasate apa toonkolong'i natulusoitie naa kidimayu ake nitoki ake aasa naa toonkolong'i naaponu niaku ina dupoto naata naa nkatinini tenkishui ai.

uh, indim ake airorie oltung'ani naa tenkoitoi enkutuk naaji toltung'ani naaji liboitata naa kanyorr nanu ina kiroroto naaji oltung'ani kiboita amu ekining'uno tesidai niaku kanyorr nanu ina kiroroto e nabo o nabo iboitata oltung'ani indim sii airorie oltung'ani eimu enkoitoi e kidijitali esimu aa indim atooshoki oladuo tung'ani esimu nitumokiki airoro naa teniwoshoki niaku nena inkoitoi nindim airorie iltung'anak.

etoshorua enkitumiata oomukokoteni faida ashu dupoto sapuk naa teina siai enapata oontokitin ashu enkare ore intokitin naidim emukokoteni atanapa naa ikumok tenijo aing'orr naaji ontokitin naidim osikiria atanapa ore sii enkay ee kidim menauru emukokoteni naa kenauru naa oladuo sikiria tenitanapi ilolan oiroshi niaku eyawua enkibelekenyata sapuk ina oleng piaku kitumiay imukokoteni amu etaa kidim iltung'anak aatanap ilolan kumok ata ninye iloiroshi.

ore eninko tenisum oltung'ani peeyiolou ena siai oldakitarini ashu esiai embaare oloik naa iya ilo tung'ani lino sukuul nelo aisuma netum enkarriyiano ina siai ore peetum enkarriyiano naa embaare netumoki ninye ataasa ina siai taata enoto naa ina ng'eno easata ina siai.